An ka aneno pichani, to machalo pap, to pabni chalo ka gima diere kuma opurni, iweni en kumoro mane opudhe lum, kata en puodho ma opidhe lum ma dhok chamo, to diere kuma opurni, chal ka gima nogole lum, to be idwa kete kata kuma opidhe kothe, mag nyaduka mong'iew matindo tindo, inyalo pidhi kasto kosepidhi ,kosetwi tinyalo ter e puodho moro madhi pidh kendo. To lumni be chalo mumoro moweye ne dhok mondo obi okwaye, kapod girito mondo gik mopurni bende olodhi. Dhok obi okwaye, an mano e gimanyalo wacho ka aneno pichani.

An karango pichani, to ma aneno chalo e pap, kuma dhok odhi kwaye, to kane dhoggi osedhi kwath, chal ni dho ariyogi nokoso winjruok kata negi chare, to aneno ka be gii, manyiso ni ok gin gi winjruok makare, gichwonye, ka jowetegi to gisaweyo ma odhi, to bende pile pile, dhok mai gin dhok mochare gaming'a kata gia e mier mopogore opogore koro giromo, manyiso ni gikiare emomiyo inyalo neno ka gigore, mondo omi giyud ng'at matek manyalo bedo gi jowetewne ka ji olworore kendo ka dhok olworore kagikwayo maber ma giyieng',mano bende nyalo kelo kwe e kinde ma dhok oromo gi jowetene e kor pap mondo omi gikwa kata gicham lum kaachiel.

An ka arango jamni ma japurni opidho kata ochwoyo e puodho, to anyalo wacho ni aneno ka en gi lony manyasani ma inyalo pidhgo gik ma opidhigi to ma bende chalo nyanya, topod en nyanya maya piny. Koro an kaka anyalo kono japurni mondo otim tijni, en ni koponi nyanyagi ochiegni olo, to onego obed ni ochwo negi kede midendo gi dho ngere ni staking to mae bende dhi konye mondo omi oyud yuto maber chieng' ma okeyo. Mar ariyo, an ahero ka ng'ato oyudo yuto maber epuothe, eka bende onyalo yudo pesa makare ma onyalo konyoregodo. Mar adek en ni chiemo nyalo bedo mang'eny seche ma yuto osebedo maber, ma ji nyalo bende kawo mondo okonyre godo. Koro en pesa gi chiemo.

An kaka anylo loso chiemo moket e san ni, anyalo kawo pi apimo, ang'iyo mchele ma an godo ma pani mchele, avakado gi sosi, kata sosi mokik gi waru kaka anene. koro aolo pi kaluwore gi mchele ma an good, to kaseolo pi, to aketone mo moromo, taketone chumbi moromo, to alwoko mchenda maler, to kaselwoko, to aketo e pi to chwakore ma pigni rum te. Koserumo te, to koro akawo ring'o, kata sosini, to abudo, tachako sufria machielo tachwako, to kasetieko gigi te, to ka ang' adwa chiemo tatokogi taketo e san tanywando, takawo avakado taketo to achamo chiemo ma ochiek mayom, maber, makelo ndhadhu, mana kamano.

Gigo mobiro e pacha sama aneno picha makani, aneno got machalo thim, taneno tado moro makwar ei bungu kae, to be aneno ka chal ka gima ochiel, ochalo dala ng'ato to en e bungu, taneno be boche e tok got. Koro an gima paro, en ni ma chalo dala ng'ato, to en tiere ei bungu, to ma ka de an, de onyalo miya lworo nikech en ot achiel ei alwora mar bunguni te, manyiso ni lee nyalo monjo dalani, ma jok modak kanyo yud hinyruok kata lee gi nyalo ketho gik ma ng'ani osebedo ka loso, kata kopidho gweno, to lee ma e bungu machalo kaka ogwang' nyalo dhi macham gweno gi te, ma mi japith mar gwenoni yud asara maduong' ahinya. Koro an aparoni ng'ani ne nyalo dar kae.

Pichani kaneno to aneno diel, gi nyiroye ariyo, nyiroye ariyogi chal ka gima negi biro kwath epap, to pap ,diel be nobiro kwayo e pap, to kaneno to dala moro nitie, chalni chiegni kae, ma be chalo kumochiel mowene dhok mondo okwaye gi jamni duto te ma japurni opidho. koro diel nodhi kuma nyiroye ochung'e kayweyo, to omayogi paro kendo koro nyiroyegi ng'iye ka giparo gi pachgi ni koro odwa timo ang'o, emomiyo ineno ka nyaroya makwarni ng'iye makata kodwa timo gimoro marach, tonyalo chwoye, to chal ka gima bende, ne giseyieng' koro giyweyo mondo omi otergi gimodh pi kata gidhi giywe e dala kagirito minegi mondo gidhodhi.

An ka arango tijni, to aneno ka nyathi moro nigi jamni ,chalo jamni mag wuon gi e pap, kata machalo kul, kuma gininde to koro ogolgi e laro mondo omi gidhi gikwa taneno rombe okikore gi diek, kaachiel kod nyathi, ma magi gigege, magi jamni mag babagi ochung' e bathgi, kendo omako moro ong'iyoni ang'o motime. Jamnigi an kaka anene, onego obed ni oloso negi kumoro maber ma ginyalo bedo ka gitime midendo gi dho ngere ni exercise mondo omi gibed gi ngima makare kagimedo nyuolore kendo ka gimedo medore mondo japur one ber mar pidho rombe gi diek ei dalane. An mano e gima anyalo kono japidhni.

Gik makelo mor e pichani aneno kanyo pi taneno jomoko chalni gigo picha, koro kae chalo kaka kuma ji nyalo dhi e tour mondo omi gine kaka pigni ringo, gik mantiere gi gik matimore. Koro gik makelo mor kae en pi, dhano, picha ,jomoko be obedo neno. Koro an gima anyalo wacho en ni jogi chal ka gima ne gidhi neno kaka pigni mol mondo omi chieng' moro kopenjgi, to ginyalo dwoko gik mane omorogi seche mane gidhi gineno aorani. Mago e gik ma anyalo wacho koponi aneno pichani maber.

An gima aneno karango pichani, aneno dhiang' marakwar mokiko rachar gi marateng'. Dhogi chal ka gima gintiere e thim kendo gikwayo. Chalni notergi gi ng'at mang'iyogi emomiyo koro gikwayo e bungu. Bunguni be aneno ka nigi lum maber, dhogi be chalo ka gima ngimagi ber emomiyo ginyalo wuotho yare dala nyaka e got ma gidhi gikwa. Mano e gima anyalo wacho kaneno pichani. Mar ariyo, dhogi gin dhok moherore ahinya, gikwayo machiegni, machiegni gi nyawadgi. Kendo mano e kaka onego obed ni jamni ma japith kata japur opidho bedo mi onyalo bedo gi kwee ahinya e dala kata e pacho. Mago e gik ma anyalo.

Ka arango pichani, aneno feri gi nam, kaachiel kod gigo mantiere e i ferino. Koro an gima anyalo wacho en ni gik masewinjo katimore e kinde ma feri kata meli dwa wuok dhi kumachielo en ni oting'o gigo duto maringo e lowo, kendo en oringogo e wi pi. Mano achiel, mar ariyo, oting'o gimora mora ma ok nyal ringo e i pi mi oter loka machielo, ber mare bende onyalo ting'o gigo mang'eny ma achielk kuom ohala manyalo kelo dongruok epiny mar Kenya kata e kaontino, mano emomiyo feri kata meli dongore ma.

Pichani kelo mor e kinde ka kinde mag dhano, sama japur opidho olemoni to oneno kosechako nyago olemo, to odhi bedo mamor, to kindeno mane opidhe bende mi odongo moromo kame, bende japidhno manopidho olemono nobedo mamor ahinya, to tok dongo ma obedo kamae, ma ogolo olemo ma koro japith nyalo pono olemogi to odhi ouso kendo onwang;o omenda, nyalo kelo mor ne kanopidho gini kane othin, kendo odongo maber mobet maduong' to kendo koro onyalo kelo mor ahinya e kit ngima japurni. Japurni bende nyalo bedo mamor ahinya ka otero olemoni e chiro mi jong'iewo omor gi gino mano otimo.

Ka arango pichani maber to aneno kondik gi dhongere ni reception desk, to an gi pacha aneno ka ni ka en kar jo KRA kama ng'ato nyalo dhiye to, ka en gi tax mora mora to inyalo chaje, kata ng'ato nyalo dhi mondo otim gimiluongo gi dho ngere ni filling nill returns manyiso ni kiseyawoga akaont ma inyalo kete pesani, to inyalo dhi kanyo, to i file nill returns, ni mondo kik ibedni seche ma iseketo pesani e akaont to ing'ado, to ka bende aneno ka jogi chal ka gima gidwaro kony koya kuom jok matiyo kae. Koro kae en kuma kisedhi to ipenji KRA PIN ni to ilosoni KRA ni makoro ok nyal goyi fine mora mora kaluwore gi piny manyalony masani mondo omi kik omendani miketo e akaont ng'adi.

Pichani kaneno, ma chalo jasiasa to be karango maber, ochalo honourable Raila Amollo Odinga, chal gi Gladys Wanga e ng'eye kanyo, bende aneno. Koro jogi ka arango maber, magi gin jogo ma orito pinywa kokaw kod honourable Gladys Wanga, mano gavana ma Homabay kaonti, to Raila Amollo Odinga en azimio leader en ema ochiwo otiko nogo mar yango ni ng'ato en ja ODM kata ok en ka ja ODM. Kasto chalni giwuoyo goganda ma jo Homabay e wi wach moro, aneno kor lwasi bende orwakogi e gweng'ni kata kaontini mar Homabay, kokamano aneno bende dhano mor ahinya kod gigo duto ma Agwambo Wuonyalego wacho kae, an kendo an gi geno ni Gladys Wanga okelogi mondo giwuo gi jopiny.

Pichani an ka arango to aneno mor lilo e chunya . Pichani, magi waru ma osechako twi to mondo omi warugi chak twi, noketgi e ot marateng' ma idendo gi dhongere ni they were placed in a dark room, ot marateng' mamudho ng'enye ,ne omiyo kane ng'ani oketogi ni odhi chamogi to odwogo oyudo ka gichako oti ma en be koro paro nodwogo olokore ma owacho ni koro gigi nyaka dhi pidhi. To an abedo gi mor ahinya nikech gigi, warugi osegolo tiendegi ,moko ogolo itegi, manyiso ni gin waru ma dhi ti maber kendo gidhi kelo yuto maber kopidh epuodho. To magi bende kelo mor e chuny japur, ka odwa dhi pitho to onyalo medo kata nyiewo mbolea mondo omi waru modhi opidho e puodho owuog maber gi ngufu ka gidhi.

pichani karango to aneno president mar Kenya moluor migosi William Samoei Ruto, morito pinyni mar Kenya, to bathe kanyo aneno mane osetho ,onind gi kwe Wafula Chebukati, ma kane oluor ker mar Kenya wuodho kendo miyo duong' kendo miyo chir mar tiyo ne oganda jokenya,e IEBC mago mago gige mag yiero matayo ombulu mae piny Kenya, kendo aneno ka ji olworogi kendo miyogi luor. Koro jogigin gi nengo sana e pichani kendo oluorgi epinywa mar Kenya sana . Ji be aneno ka koro kawo picha, manyisoni omiye duong' kendo luor mar tiyo e IEBC.

Pichani karango, to aneno kanyo daktari gi jatuwo, gi bokses gi baneno moko kondik ni sure koro sure gin gin gigo mitiyogo e geng'o tuwo mar ayaki, koro chal ka gima dakatari miyo jatuwo kata ng'atno madwaro condom mondo omi omiye advice kaluwore gi gigo duto ma osebedo kopimo ne daktari to bende karango maber, to chal ka gima giwuoyo ma omiyo daktari chalni koro dwamiye puonj koya kuom gigo duto ma condom nyalo geng'o e kit ngimane kaka ng'ama dichuo kata nga'ma nyako, emomiyo odhi e daktari.

Gino mabiro e pacha sama aneno lee adekgi, aneno kanyo tiga ariyo, gi zebra ma en game park en thim mar lee to be aneno ka lee gi chal ka gima gintie e pap kendo gikwayo ,gigo duto ma gitimo e pap kae, en ni gikwayo kendo kwonde moko taneno ka lum ok otiye maber. Lee gi gin lee ma olwor ahinya, seche ma ng'ato nyalo dhi kata e thim mondo ochul pesa mondo omi one lee gi. tiga en achiel kuom lee ma jo ohero kendo ma ji olworo ma koponi idwa neno to nyaka miyi rusa gi jo game reservers mondo omi ine leegi. Leegi bende inyalolosgo gigo duto makelo fedha kata dhahabu e kit dhano.

Eeeeh, jawinjona kumora mora ma intie, gigo duto manigi nengo kae gin omenda eeh ng'ani oyudo omenda ma kaneno, ma omenda. omendagi ging'eny to magi duto gin kod nengo kendo sa mora mora ma in gi pesa to anyalo koni chunyi okwe kendo inyalo timo gimora mora midwaro e sa mowinjore. To omenda bende kelo mor kata en gi nengo nimar en kod gigo duto ma dhano nyalo dwaro, obed nanga, ngima maber, gigo dutote, an kaka an Geoffrey to anyalo bedo mamor koponi an gomenda mang'eny kamae, ma koponi anyalo bedo gomenda to anyalo miyo Nyasaye duong' kendo anyalo bedo gi mor e chunya. Mana kamano, jawinjona magi gik manyalo wacho gi sani. Ero uru kamano.

Pichani kelona picha maber ma ka aneno to aparo kinde moko mane an gi puodho, to ne adhi e duka miuse kothe mag oduma. Koro ne openja ni kuma antiere en pap, en got koso en orido mondo omiya kodhi ma adwaro, to magi bende duto timore ka e kinde ma idhi kawo kodhi e dukano miuse kothe mag oduma kata kothe mag gigo ma inyalo pidhi, makel omenda. Koro e pichani karango, magi jopur, to jopurgi ng'ato ka ng'ato yiero mana kodhi maberne, mar oduma, mar kothe mag oganda. Kothego duto ma japur mobiro kagi dwaro. Mondo omi giket e puothgi mondo okel medruok kata gike keyo mabeyo kendo mabop. Emomiyo jogi dutoodhi e dukano miuse kothegi. Erokamano.

Tijni karango to ma chalo jaweng'o, welding to gigo duto madwaro itimo kapok ichako loso kata wang'o gikmoko ma riwre mano chumbe, to nyaka ibedgi lony ahinya kata nyaka ibedgi tiegruok, mondo oi gigi mitiyogo kae, kik kel hinyruok e ngimani kata kik kel kionko e dendi. Mokwongo nyaka ing'eni mano stima, to stima en gino ma rach ahinya moloyo ka ok ing'eyo kaka inyalo ti kode. Koro stima nyaka iluw chikene kasto nyaka irwak angolo mondo omi ler maya e gik miwang'ogi chap ngimani kata nyalo donjo gi gik midendo gi dhongere ni rays mag wang'i keth wang'i manyalo interfere gobwongoni kata nyalo chando obwongoni.

Magi gin jo sports, gigo duto manyalo medo e pachgi mondo gitug basket ball maber en ni ka igochogi e kinde ka kinde kaka ng'ato nyalo tugo gi mpira maber, ma onyum ei basket ni ma kwan kaka gol, en ni kikonogi to gibiro e orako, pile pile, ka giikore maber kendo ka gibedo gi ngufu mang'eny maginyalo ringo godo. Mar adek en ni ipuonje kaka ka ng'ato obiro gi mpira, to inyalo kawo mpirani mi in mibed ni imaye mpira, kik onyum ei basket, ei kikapu. Koro magi nyalo timore ka jogi obiro e orako pile ka pile kando ka gibedo gi ngufu mar timo tich kanyakla kagiriwore kendo ka gimor kaka osiepe matugo kanyakla achiel ei team achiel.

Pichani karango maber aneno dayo moti, danini chal ni en gi jowetene mamoko to, gin kumoro ma chalni ng'ato oyude shida moro, koro ng'atni koseyudo shida koro chal ka gima gidhi nene gi jowetene mamoko. Jowetenegi bende obiro ka gibiro neno kata ng'at mohinyore kata jogo ne nigi lit e wi kata liel moro, koro gik manyalo wacho e pichani, danini chal ka gima gino litne sana kendo ok onyal wacho gimora mora emomiyo daher mar wacho ni chal ni ng'ama gibiro ireni oyudo shida moro ekinde ma gibiro nene nikech kuom shite ma okale kata gik moko otimorene kata otuwo. Koro mano e gima anyalo wacho e pichani.

Pichani chalo ka gima ji ochokore kanyakla achiel, jogo duto mo sponsor kata oyiene deye nyaka kony, gi jodongo. Pichani kaneno, aneno dani oket e wheelchair to jodongo wetene bende obet piny, ka jomamoko to ochung' olworogi, anyalo wacho ni jogi morwako half jackets ma kwar mobedo ,mong'ad gi rachar gi jogo duto ma ochung' obiro mondo okel kony ne deyegi ekor gweng',to bathe kanyo be aneno udi, udigi chalo ni gin mag jodongogi. Koro giwacho kaka inyalo konygi mondo gidag e ngima moro maber ,ok ngima moro ma gisandore cha, koro gigo duto man gi nengo kae, achiel en ni gikelo kony ne deyegi, mar ariyo, gibiro ng'iyo kaka gidak e yo makare.

Mae kaneno kae to aneno jogo mobedo piny kendo chal ka gima gilose e wi gimoro kata wi gigo duto manyalo konyo piny mar Kenya. Emomiyo karango pichacha e tie drisa kocha taneno ga bajno moketi mar Kenya, koro jogi karangogi maber gichalo jok matiyo gi ong'we yamo maduong' ka jowetegi wacho to jowetene moko diyo mondo omi gindik gigo manyalo kelo ber e piny mar Kenya, to jogi chal ka gima bende gin jogo moyier gi jopiny kata gi president mar Kenya mondo omi oriw lwetgi e tich moro mondo Kenya osudi maber ka onge shida moro amora. Koro magi dutote inyalo tim koponi jogo duto moyier owinjore kendo gitimo tich kagimor kagiriwore kanyakla mondo omi Kenya osongi.

Ka arango picha ni to aneno ka ochalo nyasi molosi maber mar puonjo oganda jopiny kaka ginyalo yudo ber kuom gigo duto magisebedo kagigombo ni mondo gitim. To ka arango mos chalo kagima oganda man tie kani chalo oganda mantiere ei ofis. To aneno ka chal kagima gineno ka ng'ato wacho gik moko mamiyogi mor engimagi. Kendo ketogi gi paro paro mopogore opogore miyo jomoko aneno ka gin gi adier ni gik mikonogi nikare to ma bende biro seche mane kane ng'ato nigi sida moro to onyalo yudo konyruok koa kuom weche ma ikonegigo. Mar ariyo to ka aneno ka bende en nyasi ma itiye kod gige lony manyasani machalo kaka laptop kaka idende gi dho ngere.

An karango pichani, to anyalo wacho ni gi e kinde mokwongo mane oripo puodha gi jopiny ni mondo akony jopiny e ng'ado kura, ne opuodha nikech gigo duto ma na godo kata rieko ma asebedo ka asomo ekinde ka kinde ka adhi e skul. Ne opuodha gi jopiny mi abedo ng'atno makonyo jopiny e ng'ado kura to gigo duto mana sebedoga katimo ndalo mane akonyo jopiny e ng'ado kurani, gima notimorena lich kapimonu jowinjo. Ne oriko adakonyo jaduong' moro, to jaduong'ni chal ni ne ok oting'o namba opandene, koro seche mane adwa konye, to okona ni kipandego ok ochuno, ma nomiyo ok abedo gi kwe odiochieng'no nikech jaduong' ok ochopo chik mane wadwaro, mi notamore mojam kodwa. Emomiyo natimo

An ka arango pichani to aneno ka ma yiend olemo ,to olemo chal ka gima osewuok kuome, ma oromo minyalo ka kendo inyalo ter e dala makuogi machiegi to kosechiek, to olemo en chiemo maber ahinya. Olemo dhano nyalo chamo ka osechamo kata kuon koro oyweyo mos, to mae bende nyalo miyo del yudo nafuu mber kendo kata kane en nyathi matin emochamo olemo, tonyalo dongo ka tuoche moko mamako nyithindo ma moko idendo gi dhongere ni skin rashes ok nyal chapo nyathi, kata nyathi be dongo kariek. Koro olemo en chiemo maber ahinya koponi opidh e dala. Bende mar raiyo, olemo be kosa kaw mokwogi mochiek, inyalo ter e chiro mi jong'iepo nyiew, mano pesa kendo inyalo tigo eyo machielo, inyalo nyiewgo gigo duto morem e dala kata morem e ot kata inyalo chul godo ne nyathi.

Pichani nyisowa gino mopogore opogore e kit ngima dhano nikech ineno ka jogi bende obiro e ndara ging'iyo gimatimore kae, ma to be chalo nyathi sikul mantiere e tiegruok kata ma osepuonji kaka inyalo tigi gima omako e lweteno. Gini inyalo timgo tije mag ndara mar pimo kaka ndara onego obedni ringo, ma ndara nyalo bedo mopimore ma ok inyal kelo hinyruok e kinde ka kinde ka oponi abiria tiyo gi ndarani. Koro gigo duto minyalo tigo etijni en tinga tinga ma payo, mar ariyo, tinga tinga madino mondo ndara obed kotegno ma onge kata ohula manyalo ywero ndarano. Koro gini kosetim kamae, to dhikelo ber e kinde ka kinde mi jogweng'ni dhi bedpo gi kwe kata kopo ni nga'to tuwo to itero osuptal mapiyo piyo.

Ka arango pichani to aneno opoyi, opoyini en opoyi manoseng'adi to karange maber to chal ka gima nosepone e yath manochieke kata mane onyakie ma okete kumoro ma ong'ade, to aneno kabe en gi kodhi, to kodhigi bende nyalo konyo ahinya, kodhigi inyalo kaw to imoyo to kosetuwo to inyalo ter e puodho kendo mapidhi ma kendo chak twi ma kel apoyi mamoko. mar ariyo, apoyigi inyalo kaw to itero e chiro malokgi omenda, omenda kosalokgi to omenda nyalo konyo e yore ma opogore opogore. Onyalo kawo omenda ma ochulnego nyathi gik madwaro e skul kata nyiewo ne nyathi uniform ma onyalo dhi somogo. Mar adek en ni opoyi bende inyalo cham gi dhano kata nyithindo mae familia ma nyalo kelo ,mondo nyithindo obedgi ngima makare kata bedo gi .

Tije machalo kod magi gin tije maber ahinya ka oponi omiyigi gi sirikalni mopwodhi ni mondo itim. Koro an gima omiyo tijni seche moko oberna kata sechemoko ok ane koberna . Koro gimomiyo tijni nyalo bedo maberna, achiel en ni onyalo miyo ayudo omenda dwe ka dwe ka abedabeda kendo akonyo mana jogo mobiro mondo okaw opande mondo koro gibed kaka jakenya monywol ei Kenya. Mar ariyo, gimomiyo tijni berna en ni anyalo yudo osiepe maber koya kuom timo tijni kaluwore kaka akawogi kendo kaka arwakogi mondo gibi, gibi gikaw opande. Mar adek, tijni nyalo konyo e wuoyo gi ji kaka iwacho gi ji, kaka iwuoyo gi ji e weche mopogoreopogore . Mano bende kelo ng'iyo moro e kinde ka kinde e ngima dhano. Koro momiyo tijni be ok ahere ahinya ,jomoko nitiere ma kiya wuoyo gi jok ma giyudo kumoro. Gibiro to gichako bolo wach ma ok odhi kare manyalo chwanyo chunyi ma ok itim negi service maber.

pichani karango to aneno jatuwo moro olimo ajwoga, koro koselimo ajwoga, chal ka gima ajwogani okawo gimoro to osiemo godo wang'e to jatuwoni to ong'iyo wang'e to ng'ato bende rango kaka ajwoga timore gi jatuwoni, chalo ni ng'ano ema nokelo jatuwo. Koro ajwogani chal ka gima jatuwoni wang'e chande, ok onen, koro ajwoga temo siemo wang'e gi kede moro mondo onen, to ajwogani bende orwako gik moko e wiye, chalo ka gima en gi juogi, kendo onyalo neno gigo matimo jatuwoni. Koro pile pile ka ng'ato odhi ka ajwoga chal ka gima osetemo ka jolemo to ok kel lokruok engimane, koro miyo onyalo kawo hatua machielo mi odhi ka ajwoga mondo ores ngimane nikech ngima emaduong' . Gigo duto ma itiyo godo mondo omi ng'ato oyud ngima emidwaro.

Ka arango tijni to aneno laktar ,nyithind skul gi ambulens ma itiyogo e ting'o jotuwo. To laktarni chal ka gima opuonjo nyithindo kata omiyogi yath, aneno kokawo kijiko to omiyogi yath. Chal ni nyithindogi odhi e chanjo, ka nyathi pok ochopo higa ochiko to itere e chanjo marni mondo ogeng'ne tuoche manyalo hinyo ngimane kapok okalo higa ochiko. Mar ariyo, to aneno ka be nyithindogi chal ka gima ne okonegi ni mondo kagibiro to giried e lain mondo omi kik mi ng'ato yath diriyo, to kosemiyi to idok e klas. Mar adek en ni laktarni chal ka gima odembore kendo okono nyithindogo ni mondo kik tim gigo ma ok dwar, kendo dwaro ni sami miyi yath to ibedo, ichung' maber mondo ki yath wiyi, kasto bende nyithindogi ber ka tok miyogi yath,

Picha ni karango to aneno ka miyoni ochung' kae to chal kagima gidwa ni gigo picha koro pod orango kaka onyalo goyo jogi picha maber, kaok kamano to ne gisegoyo picha koro gichokore kanyakla achiel mondo koro gine kaka owuok. Kata ka owuok marach, kata kowuok maber mondo koro kata ka onyalo oro negi e simbegi. To picha ni be chalo kagima morogi ahinya nikech aneno ka toto mathin ni buonjo kendo nyiero pichano ber. Koro mana kamano jawinjona nikech bende picha go chalni bende moro gi ahinya jomoko bende wuoro kaka owuok maber. Kasto bende chalni koro pichani inyalo or ne ng'ato achiel kuom jogi ng'ani be rango ja blu ni rango kaka picha ni ogologi maber, mana kamano.